Ore kilimo e pilipili na kesidai oleng na kebulu pilipili oleng tenebukokini enkare ,neisulaki towuejitin sidan enkulukuoni nemenare nepiki empolea oleng.

Ore nkaitubulu nauni terishata enchan dorop ana tonkauntini e kajiado naa ijo ee irpaek, mboosho, pilipili tenkiti rishata, oo ompuka nona ombenek onkabilaritin naapasha.

ore enkesunoto oorpaek toonkang'itie naa intau irpaek tolchamba ning'asa apik enkolo'ng metoosho enkolong metoito paa itumoki taa atekesu aapik ilkuniani nimirr arashu niidim ateyiara te ang.

Ore kuna ng'uesi natoning'o eji, keji imbartan naa ninche oshi easishoreki nkolong'i naapuo olarrabal arashu eitumia ake duo aapuoyie toolotot oowuejitin dorropu, arashu eidimayu doi ninye ake nepiki anaa nkulie ng'uesi naake eang'.

Ore kulo payiani, na keetuo aas araambe olchamba, ore ake piidip na ataas araambe, niyiaraki olopeny olchamba endaa, peidim na ataas esiai. Kake tenijo aing'or, idipa ataas nidipa atanaura ilewa.

Ore kuna mali, na olaini lenkampuni naji Airtel esimu. Na kesidai ele aini, sidai ninye alang' ele Safaricom, tenkaraki elelek ewoshoto enye na kelelek si enkinyang'unoto ekadi e Airtel alang' ene Safaricom.

Ore esiai enkisumata e budget ,na misumi duo oltung'ani oleng',kenare ake neyiolou openy, amu ore enkisumata e budget ,ore budget oshi taata etagolo uchumi, netagolo naleng'. Kefaa niwosh oltung'ani budget peyiolou ajo kanyioo einyang'u, na kanyioo meinyang'u.

Ore esiiai ebiashara ee mpesa temurua natii nanu eisidai pii negira aiteleleki ltunganak esiai oo ooduo neetai oshi duo ukora sapuk tena siai e mpesa ketii ltunganak olej ltunganak peitau ropiyiani te rishata nemeishaa nepoi apur lelo tunganak .Ore enkai bae naa ore towuejitin nalamita ntauni nemesapuk esiai e mpesa tene.

Ore esiai e ee esako anaa enitadolu ena pisha na keret keretisho oleng tenkata niyieu nishum iropiyiani aa nipik iropiyiani sacco arashu enkata iropiyiani niindim ataasie biasharani napashapasha na enkoitoi ena sida nashumieki iropiyiani pookin duake entoki toronok te sacco na kelo nitum saccoi nemegol nemeitasho oleng ana aa nai neidim atabatata ltunganak tenkumoi nemesidai si nai ina.